Mae en moluor Migosi Ndindi Nyoro ma en jatich sirikal mar Kenya kendo en ja od bura mosebudho mar Kiaru.

En tich mang'iyo ni jogo madwa donje kenya koyae pinje maoko oluwo chik moket mar donjo. Kendo ong'iyo ni japiny madwaro bug wuoth ma miye thuolo mar yaye pinyni kodhi e piny machielo kata koae piny machielo kodhi kumopogre to en gi yot.

Mae en tij puonjo ka chalo kagima jopuonje ariyo, obet piny gi jopunjre ma magi. Kagichalo joma nono weche mag dongruok mag skul mag jopupnjre gi ka gin kodgi kanyakla.

Mae en tij puonjo ka chalo kagima japuonj obet piny gi jopuonjre magi kotang'o ne gi kata kopuonjo gi weche mag somo koae komputa tablet ma en achiel kuom gik mitiyo go e somo mag lony ma sani.

Chalo ka gima koth nochwe maduong' to pod onyidho. To lori no ma en mar ting'o gik moko tinede ge omoke chuodho. Koro jogo mani kode temo matek mondo gine kaka ginyalo golo tielo go e chuodho mondo gidhi nyime gi tijgi.

Magi chalo jogweng' ma Masaai moting'o rowere koda jodongo .Ka gichalo joma timo nyasi mar thum mamargi ma kende ma ng'iso kitgi gi timbe gi kaka jokanyo.

Mae en tij kwero weche maricho richo madhi mbele maketho ratich oganda kendo inyalo time gi ng'ata ng'ata moneno e chunye ni gigo matimore ok beyo, ok more tok gin gik monego bed ni timore ne jopiny. Bende inyalo tigi tijni kaka yoo achiel mar keto sirikal e ratil mondo one ni gitimo gigo monego bedni gitimo ne jopiny e yoo makare.

Mae en jatich sirikal moluor migosi Mutahi Kagwe. Kane en jatend migawo mar thieth e sirikal mokadho ka sani e sirikal manyien tochung' ne migawo mar pur.

Mae en jatich sirikal migosi Edward kisiang'ani ma en achiel kuom jogo machiwo rieko ewi weche mg yuto ne bura mar jatend piny owacho moluor Migosi Wiliam Samoei Ruto.

Magi gin jo fwambo gi keyo mag habari kata jondiko ma tij gi maduong' en neno ni jopiny kumoramora ma gintie oyudo weche manyien e yoo mayot kaka gitimre sama gitimre.

Kae chalo kar loso del kata kar loso yie wich, ka nyadendi achiel obet ka ikado ne wiye to machielo ochung' e toke ka timo tijno. Ka nyadendi mochung'no chalo ni en achiel kuom jotich ma jo kanyo.

Jogi chalo joma nie bura kata romo makende. To chal kagima nitie gima gineno, kata gima itang'onegi mbele kanyo. Momiyo gikawo simbegi magin mag lony manyasani, ka gigoyo picha kata giloso video maginya kane simbegi, kasto bang'e gibotiyogodo.

Mae en tij puonjo to jopuonjre time e kuonde mag tiegruok mag somo mamalo. To gipuonji rowere motieko skul klas apar gariyo todwa dhi mbele gi somo ma malo kata jogo matiyo kata manotieko skul chon to pod dwa dhi mbele gi somo ma malo kuonde mag tiegruok go.

Kae en chiro mitimo e ohala mopogore opogore. Ka ja ohala ma dichwo mauso long', oting'o long' achiel, ka customer mani mbele ne be oting'o long' machielo. Ochalo ng'ama konyo customer ni yiero.

Mae en jatend piny mar Kenya moluor migosi William Samoei Ruto. Ma en jatend piny mar Kenya masani, Kendo ker mar abich mar Kenya, nyaka ne Kenya yud loch.

Tij puonjo, en tich mamiyo jopuonjore rieko mar buk, koda rieko mar ngima. Ka en achiel kuom tijego ma ng'ato ang'ata nyaka kalie, eka mondo obed gi lony mar timo tich machielo.

Kae nitie jatend piny mar Kenya machon mane oseweyo, moluor Migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Ka ne en jatend piny mar Kenya, kendo ker mar ang'wen nyaka ne Kenya yud loch.

Kaen en kar golo kidi kata kunyo lo monegobedni bang' kosegol gigo midwatigo tidino mondo kik odong' bur manyalo hinyo nyithindo kata jamni kata jogo manyalo bedoni kadho kuonde makamago.

angolo itiyo go gi jogo man gi shida mar wang' kata jogo mok nyal neno maber ,koro chuno gi giruak angolo eka gidhi mbele gi tije gi ma pilepile e yo mayor, bende angolo itiyo go gi jogo madwa mana somo kende kata jogo madwa mana neno kende e yo mayot.

Mae en jatend piny moluor migosi Wiliam Samoei Ruto, ma en jatend piny mar kenya ma sani kendo ker mar abich nyaka ne kenya yud loch.

Kae en duka maduong' mar nyiewo. Ka customer adek ochung' e laini ma kar chudo ka gichalo joma rito chudo. To nyadendi machielo madibedi jatich mar duka ni, oting'o kalatas machalo voucher mar nyiewo.